Ni okere en yu ko toret neo, nekosich lagook chechang ako kit netesetai ko chuchuniii lagook asikobiit konyoor amitwogik chetoretengei lagook ab toraainitok.

Bo komonut boishietab kiyaagik en kokwet, netai ko kiyaagik chubo negoo kotoretii bik en chegoo. Konuu chegoo ako chegoo kimuch kildaa bik sikosich rabisiek che toreten gee en tuguuk alak. Kitage kora ko konuu bendoo, bendoo ko koraran en borwekab bik, tesee korotik ak kotoretii tuguk chechang en bortoo.

Boishetab ribetab ingokaik ko kararan mising kot amun ing'okaik ko konuu mayainik, ak ko mainichu ko kororon amun imuche inaam mung'aret, ioldoi asisich rabinik asitorteng'e en tukuk alak, kiit akee kora ko konukinde kiit nekararan en borto.

Ang'ot koyokto chito chepkondok koba nambait nemonoton ako koboishen lainitab Safaricom kotoretokse amun kokanam message message inoton nekobo mpesa ak koyokto kwoo angwan, muut, loo kong'ete bikab kap Safaricom koblokeni rabinichoton komoboishen chichino ak kewekyi nekobo, ndokoboishen kora bank komuche kobirchi kwoo bank kewekyin rabini choton.

So olekiyoitoi boishietab hoho ko yekeimin iriib kabisa isemberchi, itutyii ak ibite koistogee tiong'iik cheimuchi koimchi mionwogiik amitwogik chuton.

Alen ko kit nomwochini chito netieme koal kot en rapinikab NCBA, koo yekakotechak kooton ii amwachin konaam sikolipan rapinik chekiteksen kowekta kou olekiyonjindak ak banki asitun komaimuch inyokewektaen koi gan akewektaen kora rapinik chekikoboisien.

Temisiet nebo nyanyik ko kararan ako kiit ne kiyoe sikopit kotesak iyotetab nyanyik ko netai, ko keriip, kiripei kapsa kokemiin, iriip ak kinakei beek itutyi timdo ak kesemberi aki ipit kora indee kerichek choto che toreti sikoisto tiongik che imuch koipchi mianwokik nyanyek chuto ko oret nito ne imuchi ites iyatetab nyanyek eng.

Kiit neyae biik sikou en emet ko netai, ko ng'alek ab somanet koimuch kisipto anan kekurchi chito kwo emet age kobakosoman, kiit age koimuch kora kisipto chii en kasit kwo emet age so yoitok yeyoe biik kou koba emotunwek alak kobakocheng' somanet, kasisiek ak tuguk alak chechang'.

En kenyishik angwan muut iman chekogosirto, kogile serkali inemu kit ne kiguren huduma namba ago huduma ini kogikole toreti biik che chang sanasana en yon imokinige kiy age tugul koyan kagikonin nambaini koboishe kou nambaitab kipandet ID. Ye kigonin nambaini iboeshen kityog kowiru details cheguk tugul chemokinige.

Ngot kotemiten n tupchen' yung netinxoi besendab chii koyachei ing'alolji ilenji makararan keburta rabinik ab bik, ako kobarjikei kolipan akot ko kidogo kotuteen kotuteen, en che kasich kop chechi nin agine ak kopchechigei kon' getchi chetuteen sikomabit komaib suryet. Koip hi ingo amun rabinik ab bik koyachei kewekta.